Kĩndũ gĩkĩ kĩngĩthondekwo kĩnyihio, kĩnyihio na njĩra njega atĩ ũrĩa mũndũ ũyũ agĩkuua ndaranoga mũno kana akaigua atĩ nĩ mũrigo mũnene mũno. Nĩ ĩnyihagio, ĩkarengarengwo ĩgekĩrwo na ĩkohwo ĩhana ta hay na nĩyo yũkaga ĩkarĩo nĩ ng'ombe ĩta hay tondũ nĩ nyeni nĩ nyeki ĩrĩa ĩtuĩkĩte ya kũgethwo, na ningĩ yoka macini-inĩ ng'ombe citibatiĩ kũneo ũguo nĩ cibatiĩ gũikio handũ hetagwo he macini ya gũthĩa mahuti macio, ĩgathĩa nĩgetha ng'ombe ĩtuĩke ya kũrĩa nĩgetha ĩhote kũruta iriia rĩingĩ.

Ndĩrona ngũrũe cia kũrĩithio ciĩkĩrĩtwo o handũ, o ngũrũe, o ngũrwe ĩna handũ hake ha gũikara, na ĩna handũ hake ha kũrĩĩra. Ngũrwe ici nĩcironekana nĩ hĩndĩ cina mĩeri ĩrorete ĩna kana ĩtano kuma ciciarwo, na tondũ ciciaranaga ci nyingĩ, cigakĩigwo handũ nĩgetha cihote gũtuĩka wa kũrĩithĩka wega na mũrĩmi nĩahotete gũthondeka, na agathondeka ciugũ ici cia ngũrũe ici agacithondeka na cuma atĩ, kiugũ gĩkĩ nĩgĩgũikara mũno na nĩgĩkũhota kũmũrĩithĩria ngũrwe ici.

Ũndũ ũyũ wa kũrora mĩmera ĩrĩa itũ ĩrĩa tũhandĩte mĩgũnda-inĩ itũ, na kũhana andũ aya megũkũ thĩiniĩ wa mũgũnda nĩ fertilizer marekĩra. Ũcenjetie gĩcigo-inĩ gĩakwa atĩ, andũ magĩthiĩ kũgũra fertilizer nĩmarenda kũmenya nĩ fertilizer ĩrĩkũ ĩkũhota kũrehe maruta maingĩ mũno, atĩ o fertilizer ĩno ndĩgũcina mĩmera ĩno, na atĩ tĩri rĩ, tĩri ũyũ witũ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ rĩ, nĩkĩ ũtarĩ, na nĩkĩ fertilizer ĩrĩkũ tũkũhota gwĩkĩra, nĩgetha mĩmera itũ ĩhote gũtuĩka ya gũciara, na ĩtũhe maumĩrĩra mega.

Ũrĩmi ũyũ wa mbembe wa icigo nene gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũcenjetie mũno, nĩgũkora atĩ mbembe ici cituĩkaga cia kũrĩmĩrwo cii nini. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũcenjetie nĩ ũhoro wa kũhũra ndawa mbembe ici, nĩgetha atĩ tũmĩrimũ tũrĩa tũngĩhota kũmĩnyita tũtĩkahote kũnina mbembe ici. Na ndawa ici cihotaga kũhũrwo na macini nĩ atĩ mũndũ ndangĩhota, kana nĩgũkuoya mahinda maingĩ mũno mũndũ wathĩ kũthiũrũrũka mũgũnda ũyũ wothe akĩhũraga ndawa, kwogwo macini nĩcio ciratũmĩka. Ũndũ ũcio nĩgwo ndĩrona ũcenjetie mũno, atĩ macini nĩcio cirahũra ndawa, nĩgetha mĩmera ĩtuĩke ya gũkũra wega.

Ndĩreciria mũrĩmi nĩatuĩkĩte wa gũkorwo, akĩrora mũmera ũyũ na njĩra nene mũno. Nĩatĩ, nĩatigĩtie hanini atuĩke gũkorwo, nĩakũhota kũgetha magetha maya make, nĩahũrĩte ndawa iria cirabataranĩka cia kũnina tũtambi, na maũndũ marĩa moothe marabataranĩka agekĩra thumu ũrĩa ũrabataranĩka, fertilizer atĩ nĩgetha mũmera ũyũ ũtuĩke wa kũmũhe maciaro maya mega ũguo, atĩ wĩta wĩta nyanya ĩno-rĩ, nĩĩgeretie, na ĩtigĩtie hanini kũĩruha, nĩgetha acoke athiĩ endie, nĩgetha acoke mũgũnda-inĩ rĩngĩ ahande rĩngĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ itunda, rĩrĩa rĩrĩmĩtwo mũgũnda, kaingĩ rĩrĩmagwo kũrĩa kwĩna riũa, na itunda rĩrĩ nĩrĩbacagĩrĩrwo mũno, tondũ rĩkorwo rĩrauma kũndũ kũraihu, tuge kũndũ ta Naroko, rĩrabatarwo gũka nginya Nairobi. Nĩrĩkĩragwo irĩti-inĩ njega, iria cina gotoni thĩiniĩ, atĩ itunda rĩrĩ rĩtigũtuĩka rĩa kũhihinyĩka, na rĩtigũthũkia macio mangĩ, nĩgetha harĩa itunda rĩrĩ rĩgũkinyĩra, rĩkorwo atĩ mũndũ ũrĩa akũrĩgũra, nĩekuona rĩrĩega, na rũciũ nĩagoka atuĩke wa kũgũra rĩngĩ, na mũrĩmi athiĩ na mbere na akorwo na wendi wa kũrĩma rĩngĩ na rĩngĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ ma nĩkĩonekanaga gĩcigo-inĩ gĩakwa na nĩndĩkĩhũthagĩra gĩ ta itunda rĩa ndĩaga na tondũ ndagĩtarĩ magĩtũĩrĩte twarĩrĩa itunda rĩrĩ, itunda rĩrĩ nĩ rĩega na mĩĩrĩ, nĩrĩhonagia mĩrimũ, nĩ ĩtũheaga vitamin ĩrĩa cihotaga kũrũa na mĩrimũ na atĩ aingĩ nĩ mahotaga gũthondeka maũndũ maingĩ gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa, andũ aingĩ nĩ morũragia na wheelbarrow makĩendagĩria andũ na nĩ ũndũ ũmwe ũtũkoo atĩ wĩ mbiacara-inĩ atĩ nĩ ũkwendia itunda rĩrĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ itunda, nĩtũrĩonaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩtũ na nĩgĩkũraga gĩgĩthaka mũno. Na niĩ hakwa ndĩkĩhũthagĩra kĩrĩ ta itunda. Ndarĩona no njoe ũguo ndĩe na kanua no nyambaga gũthambia nĩũndũ wa tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo tũgerete hau igũrũ, tũrĩa tũngĩtũma mũndũ arware. Nĩ itunda rĩega mũno mũndũ angĩtuĩka wa kũrĩrĩa, tondũ nĩrĩega mũno.

Nĩma, kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekanaga gĩcigo-inĩ gĩakũa. Kĩrĩa gĩkoragũo kĩruhĩrĩire, kana gũkũrĩrĩra, handũ he na mĩtare-inĩ ũguo, kana handũ hena tũmĩtĩ ũguo. Naa, itunda rĩrĩ, andũ nĩmarĩrĩaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakũa, onaniĩ nĩndĩaga, naa, nĩrĩega mũno na gũthondeka mwĩrĩ, na kũrehe maũndũ mangĩ ma ma kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa tũngĩkorũo tũkĩnyitũo nayo, nĩũndũ wa kũaga irio iria cia iria njega.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ irigũ rĩru rĩrĩa rĩrindĩtwo, na rĩgatuĩka atĩ nĩ rĩru, rĩmenyagĩrĩrwo na njĩra nyingĩ mũno, tondũ irigũ rĩrĩa nĩ rĩmenyagĩrĩrwo mũno rĩtigatuĩke atĩ, rĩtigatuĩke wa gũtũĩka rĩa kwĩruha mũno na gũthũka, nĩ rĩendete kũigwo handũ hega, handũ harĩa hatarĩ na nginya maũndũ maingĩ marĩa makonainie na tũtambi, tondũ ũngĩrĩiga handũ hena tũtambi nĩrĩ kũrĩo na nĩrĩ gũthũka, na rĩngĩ menyererwo na kũigwo handũ hega harĩa hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ nĩguo rĩtuĩke rĩa kũĩrua wega rĩtarĩ na maũndũ maingĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ mũgate, nĩgĩcenjetie mũno na kũgaruruka na mahinda, tondũ o ũrĩa mahinda marathiĩ mathiĩte, nogwo thogora wa mũgate ũrathiĩ wabatĩrĩte na atĩ o hinda ciothe kambũni nyingĩ nĩ ciragayukana na gũthondeka mũgate ũrĩa o mũndũ o mũndũ nĩoĩ mũgate ũrĩa arĩaga, na gũtwĩka guo o mũgate o mũgate nĩ ũrathiĩ wabatĩrĩte na kĩro mũnene mũno, na gũgatwĩka atĩ o ihinda nĩ kĩrabatĩra na ciringi ithano kana ciringi ikumi, rĩrĩa rĩngĩ gĩkagua, kũgwo ruciu mũndũ ndarakorwo akĩmenya rucio ngagũra mũgate mbeca cigana, kũgwo nĩ kĩracenjia mũno na kũgarũrũka kwa mahinda , atĩ nĩkĩrathiĩ kĩambatĩrĩte mbei o mũthenya o mũthenya, hihi mũgate nĩ ũgũkinya ciringi igana? nĩtũkũmenya twa thiathia.

Kĩndũ kĩa mbere gwĩciria, nĩ gwĩciria hihi nĩ mũtu ũrĩkũ ũtuĩkire wa kũhũthĩka kũruga kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ cabaci. Hihi nĩ mũtu ũrĩa nyendete, kana nĩ mũtu ũrĩa itendete? Tondũ angĩkorwo nĩ mũtu ũrĩa nyendete nĩ ngũrĩa cabaci nyingĩ mũno ndĩna wendi, na atĩ cabaci ici nĩnduge na mũrugi nĩarugĩte na maguta marĩa ingĩenda kana mũtu ũrĩa nyendete nĩguo wahũthĩka. Na tandũ o mũndũ o mũndũ nĩarĩ kĩndũ kĩrĩa endete, niĩ hakwa nĩnyendete cabaci.

Gīcīgo-inī gīakwa kīndū gīkī kīrīa nī īrīo, īrīa cīreagwa mīkawa-inī cīthondekagwo na ngūkū na nyanya na dania. Ngūkū itūikaga ya gūthenjwo, īkeherīo mūtwe na īgatīgwo cīūngo na maūndū maya mange moothe. Makarūgwo nī arūngī na nīgetha ngūkū īno īgatwīka ya kūtherokīo na īgatweka ya kūbūrayo na nīho ītuīkaga atī nī kūrīyo nī mūgūrī. Na nī īkīragwo tū spices tūrīa ūrona hau kando. Hena tūnyanya na hena tūdania tūria tūtūmaga mūndū agucererīo na wenawedī wa kūrīa īrīo īcī.

Nĩngereire moritũ mũno ngĩhũthĩra itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩtagwo coconut, rĩrĩa rĩhandagwo kũrĩa ĩcũwainĩ kana kũrĩa ĩriainĩ. Itunda rĩrĩ ngĩatũra nĩngereire maũndũ maingĩ mũno ta atĩ ngĩatũra nĩngiyĩkaga mũno, tondũ nĩrĩkoragwo rĩna ngothi nyũmũ mũno, kwoguo nĩ hũthagĩra banga kana nyundo nĩgetha hote kũrietũra na nĩgetha hote kũrĩrĩa.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ irio ciumananĩte na waru cigatuika cia gũthiguo, Ni karũgano kamwe njĩguite ũhoro wako mũndũ athire akĩria ici irio ĩrĩa ciaraire thikũ ithatũ na nda yake nĩ ya tũikire ya kũmũtũra mũno nĩgũkorwo atĩ nĩ warũ waikĩtio maguta thĩinĩ na magũta marĩa nĩ mahũthĩrĩtwo thikũ nyingĩ mũno kogũo ici irio ĩrĩa ciĩtagwo cibuci nĩ ciatũikire cia kũmagara na rĩrĩa mũndũ ũcio athĩre akĩria ,nda yake nĩ ya tũikĩre ya kũmũtũra mũno na kũmana na haũ akĩrwo ndakanarĩe ciĩ hehu ona nginya ũmũthe ndarĩ arĩa ĩrĩo ici cihehu.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ mũtukanio wa mbembe na mboco, wĩtagwo gĩtheri na nĩ irio ĩrĩa cirĩagwo kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, na nĩ kĩrutaga wĩra wega mũno nĩ kĩnyitaga nda na nĩ gĩikaraga mũno mũndũ arĩa e mũhũnu mũno ti atĩ nĩ gĩbataraga no nĩ kĩendaga gĩgakaragwo na nĩkĩo ndona haha nĩ gĩkarange na tũkarati. Na nĩ wega ũgũo mũno, nĩgetha gĩkorwo gĩa kũrĩka na njĩra ĩrĩa ĩbatie. Mambũra-inĩ gĩtheri gĩkĩ na mboco ici nĩ cituikaga cia gũthodeka mũkimo ũrĩa ũthondekagwo hihi ĩkorwo nĩ ma mbembe ici nĩ njũa, ĩkorwo nĩ igũthodeka kamũkimo kega mũno hĩndĩ ya ũhiki, hĩndĩ ya mathiko kana ngina hĩndĩ ya kũracia ,thengio.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ matunda no gĩtuike gĩa kwagĩrithio tondũ kĩrogoreirio kwendio, nĩ wega gĩgathambio gĩgakorwo gĩgĩtheru nĩgetha mũndũ ũrĩa aroka kũgũra akona aragura kĩndũ kĩega na kĩndũ gĩtheru. Ũndũ ũngĩ no gĩthondekwo ũndũ ũngĩ, kĩrũtwo wega kũma tũhonge-inĩ tũtũ na gũikio tũmĩkehe-inĩ twa bulacitiki turia tuonanagia nĩ kĩi gĩthĩinĩ naho o haũ o haũ nĩhegũtuika ha kũgũcirĩrĩa mũndũ ũrĩa ũrabatara matunda maya na nĩ wega mũno agatũgũra na nĩgetha mũrĩmi agatuĩka wa gũikia kĩndũ mũhũko.

Irio ici iria nĩ matunda marĩa gicigo-inĩ gitũ tũmetaga mabera, ũndũ wa mbere nyamabaga gũthambia , nĩgetha njeherie gĩko gĩothe kana mĩthiĩre yothe harĩa tũtambi tũngĩkorwo tũgereire , ngahota gũthambia , ngacoka ngarĩa o ũguo itunda rĩrĩ rĩ rĩothe ngarĩa nginya mbegũ, ngaria nginya gĩkoni kĩu kĩa igũrũ, twĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ nĩkĩo kĩega mũno na gũthondeka mwĩrĩ kurigĩrĩria mĩrimũ ta cancer kana mĩrimũ yothe ya nda.

Ũndũ wa mbere ũrĩa wambaga kũingĩra meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ keki ici cirugĩtwo nĩ ũndũ wa biacara, na mũndũ ũyũ acirũgĩte nĩgetha cihote kũmũhe baida, na niĩ ingĩtua kũrĩa nĩ ndĩyuragia mũndũ ũyũ nĩ arugĩte na mũtu ũrĩa nyendete? nĩ mũtu ũrĩa hihi nyendete , ũrĩa hũthagĩra ona niĩ kũruga ciakwa , tondũ mũndũ ũyũ akiruga ũũ, nĩkuonania atĩ nĩ amenyete , hena bata wa andũ gũtũmĩra keki ici kana handũ keki ici cirabatara gũthiĩ kũrĩo.

Kĩndũ gĩkĩ harĩ o mũturĩre wa o mũthenya, nĩkĩhũthĩkaga gĩta itunda, itunda rĩrĩa andũ makoragwo mahandĩte na rĩendio nĩ rĩtwĩkaga rĩa kũrĩo, na mandagĩtarĩ nĩ maugĩte twarĩa matunda maya, nĩtũkwĩrigĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ mũno, kũgwo rĩrĩ nĩrĩhũthĩkaga he kũrigĩrĩria, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩtũgerera, na maambura-inĩ ma mwanya ta mohiki kana ũthoni-inĩ, atumia nĩmatwĩkaga agũtinania na gatagatĩ kana tũcunje, tũcunje, atĩ mũndũ arĩa irio iria arĩte hihi nĩ mũcere kamũkimo, kana kĩ, hena itunda ararĩa rĩa gũtheria irio icio iria atwĩka wa kũrĩa.

Ngano iria jigwĩte cikoniĩ kĩndũ gĩkĩ, kĩrĩa nĩ itunda rĩrĩa rĩtagwo iyembe, nĩ atĩ itunda rĩrĩ nĩrĩtuagwo na rĩgatwarwo makambuni-inĩ, na makambuni makahota gũthondeka juici iria tũnyuaga gũkũ barabara, na mũno mũno andũ arĩa marutaga wĩra mathoko-inĩ, nĩ marĩtũmagĩra rĩta rĩa biacara, tondũ nĩ ũkũgũrĩra mũrĩmi ciringi ithano , ũke wenderie mũndũ ũrabatara kũrĩrĩa na ciringi ikũmi kana ikũmi na ithano, kũgwo nĩrĩteithagia andũ kũhũra biacara na andũ makahota gũkinyũkia gĩkinyo kĩu kĩngĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa gĩtagwo iyembe, nĩ njigwĩte atĩ no gĩtwĩke kĩa gũtwarwo mabũrũri ma na nja, atĩ mũrĩmi no ahote gũtwĩrwo itunda rĩrĩ rĩkirĩrĩirie kana rĩtigĩtie handũ ha kwĩruha ta mieri ĩrĩ, rĩgatwĩka rĩa gwĩkĩrwo ndege-inĩ na rĩgatwĩka rĩa gũthiĩ thĩ cia na nja , na mũrĩmi akahota kũgĩa mbeca iria cikũhota gwĩkĩra thũmũ mũtĩ ũcio , na maũndũ mothe ma mũndũ ũcio wĩtagwo mũrĩmi ahote gũkorwo nĩ agũkinyukia ikinya rĩu rĩngĩ , na ahote kwongerera mĩtĩ, na agĩe na wagĩrĩru kana ihinda riothe arageria gwĩka, nĩ atĩ akamenya atĩ itunda rĩrĩ nĩrĩkũhota kũrĩhĩra mwana bithi , nĩrĩkũhota kũgũra mũgũnda , nĩrĩkũhota kũgũra nginya ngari na nginya kũruta nyũmba-inĩ ya ngai.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ nyama, kana stew ĩrĩa ĩrugagwo magongona-inĩ, mohiki-inĩ na ngina mothoni-inĩ, kĩmenyagĩrĩrwo na gũkunĩkwo nĩgetha irio ici citigakorwo ciĩna rĩera rĩũru kana gĩko gĩkorwo kĩaingĩra kũu thĩinĩ na nĩgetha andũ marĩe irio ciĩna ũbacĩrĩru na irio citakamũthũkia nda, na ĩrio cigũtũma makenerere igongona rĩũ, kouguo nĩrĩtuĩkaga rĩa gũkunĩkwo, na nĩgetha mbĩri kana gĩko gĩtikahote gũkinyĩra irio ici, na nĩcirugagwo na ũbacirĩru mũnene mũno na cirugagwo nĩ andũ arĩa metĩtwo nĩgetha moke maruge.

Irio ici iria ironekana nĩ nyama iria cirugĩtwo, haragĩrĩria ũndũ wa mbere nyambaga ngathiĩ ngetha kanyama karĩa ndĩrabatara kũruga, ngathiĩ ngoya itũngũrũ, ndania, nyanya, maguta, na biribiri. Ngoka ngatinangia gĩtũngũrũ, ngoka ngatinangia nyanya, ngacoka ngekĩra maguta kũu thĩinĩ na ngakia mwaki, ndakia mwaki gĩtũngũrũ gĩa tuĩka gĩa kũhĩa na nyanya, ngatuĩka wa gwĩkĩra nyama ici kũu thĩinĩ na ngekĩra tũbacĩrĩru tũngĩ ta Royco, nĩgetha cikorwo ciĩ na kamũcamo, ndacoka ndona nĩciarĩkia kũhĩa nĩ ngwĩkĩra, ona citahĩte nĩ njĩkĩraga tũmaĩ kũu thĩinĩ nĩ ũndũ wa gũtherũka, nakĩ nakĩ, ngacoka o ũndũ wothe warĩka rĩ ngaitĩrĩria tũndania ũguo igũrũ nĩguo hote kũrĩa irio ici iria cikoragwo cirĩ na cama mũno.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ itunda rĩrĩa rũrĩrĩ rwakwa tũrĩhandaga rĩta itunda rĩa kwendia, nĩ rĩtuĩkaga rĩa bata mũno tondũ twahanda itunda rĩrĩ, rĩatuĩka rĩa gũkũra nĩ twendagĩria andũ arĩa magĩraga nginya macamba-inĩ maitũ, na twa menderia tũge o itunda o rĩrĩ twa menderia na ciringi mĩrongo ĩtano , na mũgũnda witũ ũkorwo nĩ waruta matunda maya ngiri igĩrĩ, nĩtũkoragwo agũthondeka ciringi mirioni ĩmwe, ĩrĩa nĩ ĩkũhota kũrĩhĩra ciana citũ bithi, na nĩkũhota kũrũgamĩrĩra maũndũ mothe ma mũciĩ, na tũkahota gũcokia mbegũ tĩri-inĩ, nĩgetha tũtuĩke akũhanda rĩngĩ, nĩgetha tũtuĩke agũkinyũkia ikinya rĩrĩa rĩngĩ tũrabatara, thengiũ.

Ndĩrakena mũno kuona macungwa me mathaka mũno mũno mũno mũno, na macungwa maya nĩ mamenyereirwo, nĩ mekĩrĩtwo handũ ha horeru mũno, handũ matira hihinywo. Nĩ kũmaanica atĩ itunda rĩrĩ rĩgũkorwo rĩna cama muno thĩiniĩ, tondũ ti rĩhihinye na rĩtigĩtwo handũ hena riua rĩingĩ mũno na atĩ mũrĩmi ũrĩa ũkũrĩmĩte itunda rĩrĩ, nĩ ahota gũikia kĩndũ mũhuko na acoka kwĩ mũtĩ ũcio ũrutĩte icungwa rĩrĩ ekĩra thũmũ, nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ akona maciaro maingĩ mũno na ahote gũkinyukia ikinya rĩu rĩngĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ irio, kĩrĩa kiumanĩte na ngano, nĩ ngu ngenaga mũno ndakĩhũthĩra, tondũ nĩkĩnjanjamũraga mũno, nĩ nyendete kũrĩa tũcabaci , na haha ndĩrona tarĩ tũmĩkorogo tũrĩa nginya twĩkĩrĩtwo matumbĩ, nĩngenaga mũno tondũ ndarĩa ngano ĩna matumbĩ, nĩngũhota gũkorwo ndĩna hinya, na nĩngũkorwo ndĩna hinya wakũruta wĩra, handũ harĩa hothe ingĩkorwo nemereirwo tondũ nda ĩtarĩ na kĩndũ ndũngĩhota gwĩka ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere, koguo nĩ ngenaga mũno na njiguaga njiganĩire, na nĩ njiguaga kũrĩa o rĩngĩ o rĩngĩ o rĩngĩ, nĩguo mwĩrĩ wakwa ũkoragwo ũkienda.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ mũmera ũrĩa ũhandagwo na wĩtagwo ndania, nĩ ũmenyagĩrĩrwo na njĩra hũthũ mũno, ĩrĩa atĩ, nĩ, ũtwĩkaga wa kũigwo na ngũnia okorwo nĩ ũraima kũndũ camba - inĩ, kũndũ ũkũrĩmĩtwo, nĩ ũtũikaga wa kwohuo wega kahoraa na ũngĩkinya gũkũ mataoninĩ, nĩgetha ndũgatwĩke wa kũhoha, mĩri ĩno ndĩtinagio, kana ona haa, tondũ nĩ mĩega mũno ,tondũ, ndania ici nĩ citwĩkaga cĩa gũikio maaĩnĩ , na nĩgetha citikahohe, kogwo ĩyo nĩ njĩra njega mũno yakũmenyerera ndania ici itikahohe na nĩ citwĩkaga cia gũikara thikũ ĩmwe, ĩgĩrĩ, ithatũ mwene kana mũndũ ũria ũrabatara kũgũra atokĩte kũgũra kuma gĩbanda - inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ mũmera kana nĩ itunda, rĩrĩa rĩtagwo baconi, rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Kũringana na ũrĩa ndanaigua nĩ atĩ, nĩgetha itunda rĩrĩ rĩtuĩke rĩa gũtherema no mũhaka ũtuĩke wa kũthondekera handũ wire kana handũ itunda rĩrĩ rĩgũtherema, rithiĩ rĩthiĩte, rĩendaga o gũthĩ o gũthĩ, nĩgetha o ũrĩa rĩrathiĩ rĩgathiĩ rĩtambĩte o ikinya okinya o ikinya, na nĩgetha rĩciare, no mũhaka gũkorwo nĩ wĩkĩrĩte thumu, nĩ ũkũhũra ndawa na atĩ itunda rĩrĩ, o kĩro o kĩro, o kiro yayo nĩ ciringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano, kwoguo mũrĩmi angĩhota kũrĩma kiro ciake magana merĩ, o wiki nĩekũhota gũkorwo ena ciringi ngiri mĩrongo ĩtatu na ũndũ ũcio nĩ egukorwo akinyũkia ikinya rĩrĩ na rĩrĩ.